Ici nĩ ihengere cia tĩri cioetwo kuma mũgũnda-inĩ wa mũrĩmi ũmwe mũgũnda-inĩ ũmwe, ũgatwarũo rabu ũgathimwo, nĩgetha wonekane ũgima wa tĩri wake, na ũnoru wa tĩri wake, na nĩkĩ abatiĩ kuongerera na nĩkĩ abatiĩ kũrutaruta, ũrĩa abatiĩ gwĩka na mũgũnda wake.

Ũmithia wa mbembe kana mboco kana o kĩndũ kĩngĩ o gĩothe, nĩũteithagia mũno nĩ hĩndĩ ĩrĩa watua kũiga ikũmbĩ, nĩgetha gĩkahota gũikara matukũ maingĩ gĩ kĩũmũ. Na gũtigĩrĩra gĩtirĩ na woigũ o wothe, ũkaiga wega koguo nĩkĩongagĩrĩra matukũ gĩgaikara kĩna ũgima mwega.

Nĩgĩteithagia mũndu kũgĩa na mbeũ njega ya gũkahanda rita rĩu rĩngĩ, na kĩrĩa ũhandĩte gĩkamenyererwo, gĩgatuĩka gĩa gũĩkĩra wega, gĩgatunguha kana gĩkagĩa na ũgima mwega, nĩgetha rĩrĩa ũgũtua gũgĩtũmĩra gĩgagũteithia kĩmwĩrĩ, onokorwo nĩ kĩa mbiacara gĩkagũrĩka wega, na makĩria mũno ũgĩka ũndũ ũyũ nĩũteithagia kũgĩa mbeũ ya kĩmera kĩu kĩngĩ.

Ithenya-inĩ rĩa gũtũmĩra ngũ, no tũtũmĩre kĩndũ ta mura, tũtũmĩrĩte jiko ĩrĩa ĩkĩragwo mura, no tũtũmĩre makara, no tũtũmĩre ngaci, no tũtũmĩre thitima, no tũtũmĩre kĩndũ gĩtagũo biogas ĩrĩa yumanaga na gĩko gĩa kuma kiugũ kĩa ng'ombe kana kĩoro kĩa andũ agima. No tũtũmĩre, nĩ indo nyingĩ mũno cingĩtũmĩka handũ ha gũtũmĩra ngũ nĩũndũ wa wanangi wa mĩtĩ. Kuoguo no tũtũmĩre kĩndũ ta biogas, na nĩ njega mũno tondũ ona nĩ ĩmenyagĩrĩra marĩa matũrigicĩirie mũno makĩria.

Ũyũ nĩ mũndũ wa nduthi wathũkĩrwo nĩ nduthi e wĩra-inĩ, eta mũturi wa nduthi amũturĩre nduthi o na me barabara-inĩ, kũguo nĩ nduthi ĩraturwo, nĩ mũndũ wa nduthi ũthũkĩirwo nĩ nduthi barabara-inĩ eta mũndũ wa nduthi amũturĩre, bundi wa nduthi mũturi wa nduthi.

Ĩno nĩ obici ya kĩrĩu ya kũheana ũtungata wa mbere wa customer atanakinya harĩ anene, haha nĩho twĩtaga na kĩmoni moni front office nĩho haha.

Haha nĩ handũ haroneka hena utungata, wa kĩ-Mpesa na biashara ingĩ ciothe, haha nĩho harehagerwo, koguo mũndũ ũyũ, ũrũgamete haha, nĩ kũreha arareha ũtungata ũrĩa atungaterwo, kana kĩrĩa agũra, nĩkio ararehera haha.

Maya nĩ maaĩ mahingĩrĩirio handũ ma gũkũria mĩmera ĩno ĩ haha kando, maaĩ ma kuma nyũmba-inĩ ma gĩko makahingĩrĩrio haha. Nĩgetha mateithie mũrĩmi ũyũ gũkũria kĩrĩa ararĩma haha.

TV ĩthũkagia maitho na ũtheri ũcio ĩrutaga, harĩ andũ arĩa matindaga mamĩroreirie. Nĩ ĩtũmaga magĩe na thĩna wa maitho, ta kũriraga ũguo, maitho makaruta maithori o ũguo, gũĩturia, kũrĩo nĩ mũtwe haha ũguo hakuhĩ na matũ.

Mũndũ mũgima agĩrĩirwo gũkoma mathaa matandatũ kinya manana, matarĩ ma gũthumbũrwo. Angĩkoma gĩthemba kĩu nĩakoragwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ na akagĩa na meciria mega na mũthenya ũyũ ũngĩ agakorwo ena mayũ ma kũruta wĩra. No akomete mathaa matandatũ no wega, ona manana, kuoguo mũndũ mũgima agĩrĩirwo gũkoma mathaa matandatũ kinya manana.

Irio ici ndĩaga citherũkie, cigatherũkio na maĩ, no therũkie na maĩ njoke ndĩcikie maguta-inĩ, njoke ndĩcinyuanĩrie na cai. Na no ndĩcirĩe oũguo cihũrĩtwo haha, citherũkie ndukanie na kamũguna ũguo, mara nĩndĩcikagia macini-inĩ ngacithĩa cigatuĩka cũrũ cũrũ ndĩcitukanĩtie na mũguna na kĩndũ kĩngĩ ũguo.

Tũtemaga mĩtaro tũgaita thumu tũgathombocokania tĩri na thumu, twarĩkia gũthombocokania tĩri na thumu, tũkoya rũhiũ tũgathiĩ tũikĩtie waru gũikia gũikia gũikia. Gũtirĩ ũhoro ũyũ ndĩrona haha wa gũbanga banga ũũ. Ithuĩ tũtitindanagĩrĩra ũguo tondũ tũhandaga o citũ cia kũrĩa ti cia biacara.

Wambere nĩ andũ gũthiĩ makĩaragia na thimũ barabara-inĩ. Gũthiĩ marĩ aingĩ makĩheanaga kĩrĩra matekũrora bara. Arabu barabara citũ nĩ njake ũru gũtikoragwo na mĩkĩra ya andũ, gũtikoragwo na tũcĩra twa andũ a magũrũ. Kuoguo andũ mageraga bara, harĩa mũkĩra-inĩ ũrauga nĩ mũkĩra-inĩ nĩ barabara, kuoguo ona hatirĩ hakũrĩra tondũ harĩa hangĩ ũrathiĩ kũrĩra nĩ mũtaro wa maĩ ma gĩko. Kuoguo andũ aingĩ mageraga bara-inĩ, na magakorwo mena kĩrĩra kĩingĩ na gũkorwo makĩaria na thimũ. Icio nĩcio indo iria ithũkagĩrĩria mĩtino mĩingĩ barabara-inĩ, na mogwati ma ngari. Na matereba namo kũnyua gũkorwo marĩ arebi, gũkorwo mena gĩkĩro kĩnene gĩa gũtwarithia, magatwarithia na thibidi. Kĩu, macio nĩmo mogwati marĩa matũnganaga namo.

Ũraga matumbĩ, ngamatukania na blueband na iria, ngacoka ngekĩra tũmaĩ tũnini, ngamahũra nginya makaiguana wega mothe, maiguana, ngaitĩrĩra mũtu wa ngano. Ndaitĩrĩra mũtu wa ngano, ngaũkoroga ngaũkoroga nginya ũkaiguana, ngacoka ngaitĩrĩra dawa ya kũimbia, ngamĩhũra ngamĩkoroga ngamĩkoroga ngamĩkoroga, cikaiguana. Ciaiguana ũguo, ngekĩra kamwaki kanini nathĩ, ngacoka ngaigĩrĩra ibati igũru, ngaitĩrĩra tũmakara, ngareka ĩhĩe kahora na kamwaki kaũ kanini nginya ĩgatũĩka keki.

Ũreri wa thungura nĩ ũteithagia mũno mũrĩmi tondũ mathugumo ma thungura nĩ mateithagia kũhũra mĩmera tondũ nĩ mateithagia meta bataraitha ĩrĩa ĩtagwo ya Boria. Nĩmahũragwo kĩndũ ta kahũa, no ũhũre mboga, mbembe ona waru nĩcihũragwo, thũkũma irĩa tũrarĩa gũkũ mũciĩ, na nĩ mega mũno tondũ matikoragwo na kemikali ico njũru na nĩmateithagia mau nĩ bataraitha njega mũno. Na nyama cia mbũkũ nacio nĩ cikoragwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Ndona mũtĩ ũyũ ndĩreciria gĩkĩ nĩ gĩcigo kĩa iriya-inĩ mwena wa gĩcũa-inĩ, nĩkuo gũkũraga manyamũ maya na njĩra nene. Na tena makũraga kũndũ kwĩna mũthanga, na hakũhĩ na iriya na ũrugarĩ wĩ mũingĩ. Koguo rĩciria rĩakwa rĩroka gũkũ nĩ gĩcũa-inĩ.

Nĩndĩkĩhũthagĩra gũkaranga irio ta mũcere ũguo, na nothondekaga nakĩo kĩndũ twĩtaga kachumbari. Gĩkoragwo kĩna cama mũno kwaca gĩtinangĩtie wega. Na nĩgĩthakaragia ũrugĩte tũmatumbĩ ũgatinĩrĩria hau kando-inĩ, nĩgĩkoragwo gĩgĩthakaria irio.

Ũrĩmi wa meroni nĩ ũrĩmi wa bata mũno, tondũ nĩũteithagia ũkũria wa kĩbamĩrĩ mũno. Tondũ nĩ indo ci mbiacara, ci mbiacara ya haraka mũno. biathara yayo nĩkoragwo ĩya haraka mũno, nacitikũraga ihinda iraihu, na citiendaga ũtungata ũcio mũnene.

Kĩgwa nĩ kĩndũ gĩa bata mũno makĩria mũno gĩkĩ kĩa mũirũ, tondũ gĩkĩ kĩa mũirũ ona kĩ mbeca mũno tondũ nĩ gĩtũmĩkaga gũthiĩ ũgũrani-inĩ wa mũgĩkũyũ. Kĩgwa kĩa mũirũ nĩ gĩtwaragwo ũthoni-inĩ, kwoguo nĩ gĩkoragwo na biacara mũno kwoguo niĩ nĩ nyendete kũrĩma igwa mũno mũno mũno mũno tondũ nĩ citeithagia mũndũ wĩ hatĩkainĩ ya kĩmbia ta rĩrĩa andũ marathiĩ ũthoni nĩ macigũraga mũno. Na ũcereirwo nĩ mũgeni nĩ kĩndũ gĩkoragwo kĩ sala sala oimĩte matũra-inĩ ma taũni. Nĩ gĩteithagia mũno ũkamũthukĩra kĩondo, na nĩ makenaga mũno mũno.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ ndĩrona mũndũ wĩna meciria maraihu, mũndũ ũramenyerera marenge make matikagĩe mũrimũ rĩrĩa mahutĩtie thĩ. Akamacorera akahota kũmatambia magatamba wega, koguo maya mĩrimũ nĩmanyihĩtie. Na rĩgakorwo rĩ irenge itheru na rĩgakũra rĩkĩonaga riũa, rĩna kira kĩndũ, rĩna thayũ mĩrimũ rĩkeheranĩrwo nayo.

Ũrĩmi wa nyamũ ici nĩũkoragwo wĩ mwega mũno, tondũ nĩ ũrĩmi wa haraka nĩ wa mĩeri ĩtatũ ĩtatũ. Nĩũkoragwo wĩ na biacara ya haraka, nĩũgũthondekagĩra bainda haraka haraka. No tena nĩ ũrĩmi mũcabu mũno, tondũ nĩ ũrĩmi ũgiyaga mũndũ mũno nĩũndũ wa tũtambi, nĩũnyitagwo nĩ mĩrimũ mĩingĩ mũno mũno, koguo ĩkabidi ũtũmĩre ndawa nyingĩ iria citwaragithĩrĩria mũndũ hathara, nĩũndũ wa kũhuhĩra o maita maingĩ maingĩ.

Ũhandi wa mĩguna nĩũndũ wa bata mũno, nĩũteithĩtie itura taritũ mũno, nĩũndũ wa biathara ya haraka. Na nĩmateithagia nginya kĩmĩrĩ, arĩa arwaru ta mĩrimũ ya ngoro nĩmarerwo makarĩyaga mĩguna, arĩa mena mĩrimũ ya gĩcukari, kũhaica thakame marerwo makarĩyaga mĩguna. Ona ũgethi wayo nĩ ũteithagia, ta rĩu ũngĩgetha tene nĩũheyaga mũguna ũcio kahinda ga kũhona, ũkahona nĩgetha kĩmera kĩngĩ ũgagũciarĩra matunda makĩria wa marĩa ũraciarĩte. Mĩguna nĩ ya ũteithio mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ mũno makĩria.